Ore ena siai adolita entomononi nagira aitobiraki nkinejik enyenaka mbenek pee etumoki ainos, ore ena siai nipirta ilaramatak loonkinejik aa kejo ena tomononi pee etumoki kuna tare ainasa aitobiraki kuna benek naatipikaka pee miisuak aidapash tenkop amu mitoki aasotu aitobiraki ore ena naa enkoitoi niidim ataramatie endaa ino pee miinyial ntokitin nchorita.

Ore ene naa orpayian otii ogira aitayu irmatunda ore ele payian netuuno apa olchani lormatunda neku neeku etaa kegira aitayu pee elo anya arashua emirr ore enatoki nadamu tene naa enkiremore naitadamu ena siai nchere ore ake pee iunisho nipik inkaitubulu inonok enkop naa lasima pee itayu irng'anayio sidain tenintobirr naitadamu sii ajo ore ena naa kisaidia tosesen loltung'ani uh enkoitoi ne nindim ainosa lelo ng'anayio pitumoki anoto biotisho sidai tiatua osesen lino.

Ore kuna naa imposhok nakuto neton aitu ekesuni tiatua nkajijik enye, ore eninko pitumoki enoto , tenetumi ena bae , naa mpaka ninyok airemisho nepik empeku enkop naa nikiroki nintasheki ompaka neku ina peku. Nebulu mpaka neku, ore ake peku meeta kinosayu nitumoki inakata atekesu kuna tokitin etiu ijin pee itumoki ainosa eton a enchuwa arashu itumoki ninye atekesu anoto entoki naati atua enkaitubulu.